Gĩkĩ nĩ gĩtoero kĩa marigũ, wa mbere ũbatie wethe indo iria ciothe ũrabatarania, hena gĩtũngũrũ, hena nyanya, hena marigũ maya tũrona haha ona nĩ tũrona nginya hena tũndania. Thutha wa gwetha indo icio ciothe ũkwamba ũthithe marigũ thutha wa gũthitha marigũ nĩ ũgwakia mwaki waku kana ũharĩrĩrie mwaki waku, thutha ũcio nĩ ũgũcoka ũtinangie gĩtũngũrũ thĩinĩ wa thaburia na ũtinangie gĩtũngũrũ. Gĩtũngũrũ kĩarĩkia kũhĩa nĩ ũgwĩkĩra nyanya ciaku na ũtigĩrĩre nyanya ciaku nĩ cia hĩa nginya ciakua, haha no wongerere indo ingĩ ta hoho na tũtakarati ona kana ngonjeti ona kana ngarĩki ona kana gatangawizi, ciarĩkia kũhĩa nĩ ũgwĩkĩra waru ciaku na marigũ maku, angĩkorwo nĩ ũgwĩkĩraga tũwaru ũcikoragania wega na wĩkĩre maĩ cigĩe gathubu. Thutha wa kũhĩa na wone nĩ cianjia gũkua marigũ maku nĩ makwonagia ona waru ciaku nĩ cia kua na wĩkĩre ndania na ũreke cikare mwaki-inĩ ta ndagĩka ĩmwe ũcome ũciteng'ure na no ũkenerere irio ciaku.

Haha mbica ĩno nĩ tũrona hena irio na ngwĩciria nĩ waru iria twĩtaga mbanjia kana viazi karai. Wa mbere ũkwamba gũthambia waru waku we, ũcithithe na ũcithambie wega, mũndũ athambagia waru ciake nĩgetha rĩrĩa ũgũciĩkĩra riko itikanyitane mũno nĩ ũndũ wa starch ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa waru ũcio , thutha wa hau nĩ ũkũhiũhia maguta maku na mahiũha nĩ ũgwĩkĩra waru ciaku thĩinĩ nginya ciũme igũrũ ũtigĩrĩre nĩ can hĩa, cikare ta ndagĩka kĩbaũ thĩinĩ wa maguta macio. Warĩkia gũciteng'ũra nĩ ũgũkorwo ũcithondekeire mũtukanio wa mũtu na food color ona tũmaĩ tũnini ona wĩkĩrĩte nginya gacukari, nĩ ũgũkorogania na woitĩrĩre waru ciaku hau thĩinĩ, thutha ũcio nĩ ũgũcoka ũcikie rĩngĩ na ũcicokie maguta-inĩ rĩngĩ nĩgetha mũtu ũcio ũhote kũma, woma no ũteng'ure na ũkenerere irio ciaku.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona hena irio, hena ngima, hena nyama, hena nyeni ona hena kachumbari, rĩrĩa ũkũmenyera irio ici, rĩrĩa mũndũ akũruga na age kũrĩa ciothe kĩndũ ta ngima no wĩkie thĩinĩ wa fridge hamwe na nyeni ciaku, kachumbari maita maingĩ ũkoraga gatingĩhota kũigĩka, tondũ karĩ kũnina mũthenya ũmwe gatinangĩtio karĩ mũtukanio ũcio nĩ kahotaga gũthũka kwoguo kau no mũhaka ũng'ang'ane ũkanine, harĩ nyama rĩrĩa ũkũmĩtigia mũndũ amĩohaga wega na karatathi ga foil marĩa kahanaga ta gathondeketwo na alminium, kanyamũ kau nĩ ũbatie wohe nako nyama yaku alafu ũmĩikie thĩinĩ wa fridge yaku kana handũ hahehu na nĩ ĩtigagĩrĩra nyama ĩno ndĩngĩhota gũthũka na ihenya na no ũmĩrĩe thutha wa thimo igĩrĩ kana ithatũ.

Haha nĩ tũrona hena mũrutwo kana hena kahĩĩ karĩa karoneka gekĩrĩte uniform ya thukuru, kwoguo nĩ tũramenya haha ge thukuru, ũngĩrora mbica-inĩ ĩno wega nĩ tũrona mwana ũyũ nĩ acoreirwo indo ciothe ingĩhota kũmũtihia na nĩ wona handĩkĩtwo dangerous objects kana nĩ indo iria mwana ũyũ angĩthaka nacio nĩ ikũmũtihia nĩ tũrona hena, mwaki, hena kanyoi, hena mĩigwa, hena cindano, hena mahiga, hena chuba iria ciunĩkĩte no cihote kũmũtihia. Rĩrĩa ngwona ũũ nĩ ngwĩciria mwena ũyũ nĩ akũhota gũtaũkwo nĩ indo irĩkũ abatie gũthaka nacio na nĩ indo irĩkũ atabatie gũthaka nacio, mwana rĩrĩa agũbundithio ona angĩona mwana mũnini kũmũkĩra agĩthaka na indo ici nĩ akũhota kũmũkania na ahote kũhonokia mũoyo wa mwana ũcio kana we mwenyewe kana nginya gũtihangio.

ĩno nĩ ĩronekana nĩ nyũmba nene mũno yakĩtwo na mbeca nyingĩ mũno tũngĩrora haha mbĩcainĩ ĩno nĩtũrona nyũmba ĩno yandĩkĩtwo Jubilee na ĩgacorwo rũri rwa gĩkũndĩ gĩkĩ kana gĩkĩ nĩ kĩama gĩa kĩũtetĩ kĩrĩa ateti maingĩraga na makohotaa gũcagũrwo na kĩo, rĩrĩa mwakainĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmĩ na mũgwanja mũtongoria wa bũrũri ũrĩa warĩ Uhuru wa Kenyatta nĩa cagũrirwo na kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee na mũnini wake arĩ mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ . Mbicainĩ ĩno ĩtũrona atĩ hena nginya bendera ya kĩama gĩkĩ gũkũ tũngĩro tũ tũmenyaga nyũmba inĩ ici nĩ maũndũ maingĩ mũo mekĩkaga makũrĩngana na kĩama adũ no atetĩ no maingĩre kĩama gĩkĩ na mahote nginya gũcagũrwo.

Irigũ nĩ kĩndũ kĩmwe, ka irio iria imwe, ciarĩ cia ũndũire na nĩ cia tene mũno, thĩiníiĩ wa mũtũrĩre wa omũthenya omũthenya marigũ nĩ marĩ moguni maingĩ. Mũkimo nĩ, a harĩ kũruga mũkimo no mũhaka, ũruge na irigũ kana wĩkĩre irigũ, ona mwana rĩrĩa akwambia kũrĩa irio kana rĩrĩa arĩ ambia kũheo irio nini nini, ũkoraga maita maingĩ mũciari ũcio agwetha irigũ na rĩngĩ kawaru na ahe mwana ũcio. Kũrĩ mambura ma ũgĩkũyũ marĩa matangĩagĩre irigũ na kwa mũhano nĩ ta igongona rĩa uthoni rĩrĩa andũ maroka kugũra mũirĩtu no mohaka moke na marigũ tondũ irigũ, nĩ kĩndũ kĩmwe kana nĩ ĩmwe ya indo iria cikoragwo cikũĩte ũndũire wa ũgĩkũyũ mũno. Rĩrĩa mũndũ akũrehe irigũ rĩtibatĩe gũkorwo rĩ rĩunĩkagu ona hanini kana rĩrigĩtwo, rĩbatie gũkorwo rĩ irigũ rĩgima na harĩ irigũ rĩrĩa mũno mũno rĩtwaragwo either rĩa gĩkanda, kana maya mangĩ. O ho marigũ no ũhote kũmarinda na ũmendie magũthondekere biacara kana ũmarinde meruhe nĩgetha ũmarĩe marĩ ta itunda.

Haha nĩ tũrona he na ng'ombe, na nĩ tũrona ĩrĩ thĩini wa kĩaga kĩayo, na nĩ tũrona ĩrĩ na mahuti marĩa ĩrarĩa. Rĩrĩa mũrĩmĩ akũiga ng'ombe nĩ akoragwo na ũmithio mũingi mũno ũrĩa onaga. Ta kwendia iria, rĩngĩ ng'ombe ĩyo no iciare gacau na ahote kwendia gacaũ kau, kana nginya mũico mũico no endie ng'ombe ĩno na ahote kũmĩthĩnja, na endie nyama one ũmithio harĩ ũrĩmi ũyũ wake. Ũrĩa ũkũrera ng'ombe nĩkoragwo na mabataro maingĩ mũno, tondũ ng'ombe no mũhaka ũmĩbacĩrĩre. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na heho, mũndũ ndaheaga mũndũ ndaheaga ng'ombe maĩ mahehu, amĩheaga maĩ mararu. Ng'ombe nĩ ĩbataraga cũmbi, ng'ombe nĩ ĩbataraga handũ hega ha gũkoma. Ona rĩngĩ ng'ombe harĩ mahuti marĩa yendaga kũrĩa mũno, harĩ thara no ũmĩhe hay, kana rĩmwe no cibatare irio cia mũtu. Ng'ombe oho nĩ ciheagwo, mahuti ma marigũ kana mĩramba nĩ ĩmĩteithagia mũno, harĩ gũthondeka iria.

Mbica- inĩ ino nĩtũrona kori, kana nĩ kabũri kanini gatarĩ karagimara biũ. Kabũri gaka tũngĩrora wega kena mũkũa, thĩinĩ wa kũgũrũ gwako, koguo nĩ handũ gatigĩtwo kangĩriithia, kana kangĩrĩa mahuti marĩa marĩ handũ hau. Tũngĩrora wega handũ hau hena kĩaga kana hena handũ, harĩa mbũri ĩno kana nginya ng'ombe ciao cingĩhota gũkoma, gĩtagwo kĩaga. Na tũngĩrora wega nĩ tũrona hena mahuti,t ondũ mbũri ĩno nĩ ĩrabatara gũikara ĩkĩrĩarĩaga, rĩrĩa mũndũ akũrera mbũri, nĩ onaga bainda yayo, tondũ wa mbere harĩ mbũri iria irũtaga iria, na iria rĩa mbũri nĩ rĩrĩ goro mũno. Oho mbũri mũno nĩ cigũragwo nĩ ũndũ nĩ ũndũ wa gũthĩnja hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ĩgongona, kana nginya Kũiga butchery ũkendia nyama na ũkona umithio wa ũrimi waku wa kabũri.

Tũngĩrora mbica-inĩ haha nĩtũrona mũirĩtu ũnyitĩte thambutha, thambutha cikoragwa cia mĩthemba mĩingĩ, tondũ nĩ harĩ thambutha ĩrĩa ũngĩkĩra waru thĩiniĩ, nĩ harĩ ya ndengũ, nĩ harĩ ya nyama, ona rĩrĩa andũ mekĩraga kĩndu ta kathothĩnji thĩiniĩ. Rĩrĩa ũgũthondeka thabutha ĩno, wa mbere, nonginya ũkande mũtu na mũtu waku warĩkia kũimba, nĩũkũũtinangia wega na ũthondeke tũnyamũ, tũmĩhuko twa thambutha ĩno. Rĩrĩa wathondeka tũmĩhuko tũu, hau nĩho ũkaga na kĩrĩa ũrenda gũĩkĩra, ũngĩenda gwĩkĩra waru, kana ndengũ kana nyama hau nĩho ũgwĩkĩra thĩiniĩ wa tũmĩhuko tũu, na ũhote gũkahinga wega ũkĩhũthĩra mũtukanio wa mũtu wa ngano na maĩ. Thutha ũcio nĩũkũhiũhia maguta maku, na thutha ma maguta maku kũhiũha nĩũgwĩkĩra mĩhuko ĩno ĩna tũnyamũ thĩiniĩ na ũreke nginya ĩ turn golden brown mwena wa igũrũ, thutha wa hau no ũtengũre na no ũrĩe na kĩrĩa ũngĩkĩenda na ũkenerere irio ciaku.

Tũngĩrora mbicainĩ ĩno nĩtũkuona hena atumia erĩ na me mũgũndainĩ. Na tũngĩrora wega nĩtũkuona haha thĩ hena mahuti ma ndũma. ĩronekana ta arĩ hĩndĩ maragetha ndũma ciao, nĩgetha hihi mathiĩ magaciendie kana nginya mone kĩndũ gĩa kũrĩa. Tũngĩrora haha wega nĩtũkuona atĩ mũirĩtu ũyũ ũnyitĩte banga haha, harĩ kĩndũ arenda gũtinia. Thutha wa gũtinia mahuti maya, gatũma karĩa kaumaga mũndũ no atinie gatũma kanini, na ahote gũkahanda rĩngĩ nĩgetha gaciare ndũma ingĩ.

Mũthenya ũmwe ngiuma taũni nĩ ndathiaga gwakwa mũciĩ na nĩ kwaurĩte mbura nene mũno kwoguo ndingĩahotire gũkua mĩrigo yakwa thiĩ nayo nginya stage nĩ ndaingĩrire rũrenda-inĩ rwa uber ngĩtia ngari na ĩgĩũka ĩkĩnjoya harĩa ndarĩ, wa mbere nĩ ndakenirio mũno nĩ ũtungata wao tondũ rĩrĩa ũkũmeta matikaraga mũno oho magũgũtwarĩre indo nginya gwaku mũciĩ na magũteithĩrĩrie gũciruta nginya ngari-inĩ ũgĩtwaraga gwaku nyũmba ũndũ ũngĩ ũteithagĩrĩria andũ aya matitĩ goro ũguo mũndũ no ahote kũmarĩha ona ũrĩ mũndũ wa kĩrathi kĩrĩkũ, nĩ ndokire kwenda ũndũ ũyũ mũno tondũ andũ aya nĩ mateithagĩrĩria mũno, nĩ mamũhonokagĩria mahinda o hamwe na mbeca.

Haha nĩtũkũona hena warũ ĩrĩa ciĩkĩrĩtwo rangĩ inĩ wambere ũbatiĩ kwamba gũthĩtha warũ ciakũ no ũcithambie wega mũno ũcĩkamũre maĩta maiganona nĩgetha rĩrĩa waciĩkĩra magũta inĩ itĩkanyitane rĩrĩa ũkũaga gũthambia warũ ciakũ thĩinĩ wa cio nĩgũo ũgũciĩ kĩra magũta inĩ nĩkũnyitana cinyitanaga cĩkaga kũma cirĩ kamwe kamwe thũtha wa ũgũo nĩ ũkaharĩria mũtũ wakũ wĩkĩre food colour wĩkĩre tũmaĩ tũninfi o hamwe na gacũkari ũtũkanie wega rĩra warũ ciakũ ciarĩkĩa kũhĩa ,ũgũciĩkĩra haũ mũtũkanio inĩ ũcio ũciũrũganie o warũ yagĩa rangĩ ũcio ũkũmĩoya na ũmĩcokie magũtainĩ rĩngĩ nginya rangĩ ũyũ ũrĩkie kũma woma nĩũgũteng'ũra irio ciakũ na no ũcikenerere na kĩndũ ta kacũmbari.